Achome boisioni ngamun ih boisioni ko kit nebo komonut ngeyai boisioni komuche kotoretin en sobetab kila ak kila kou ngunon nichob uji chuton chebo kimntotet ih ko uji ichu kotinye komonut en sobetnyun, ngeyee uji chu kokoin kimnotet bortonyon ih akot chito non komiono sikiloi uji chu kotor kokoin kimnotet ih akoyai koshoror. Ako kora uji chu kotoreti chito yan komoe kwo chito ke kisob en sipitali kotor kotoreti uji chu kokoin kimnotet ih ako kora kor komokoi koshoror. Ako kora uji chu boisioni ngenam boisioni mung'aranibo chobetab uji chu kotoreti biik ngamun yekerialde uji chu kokonin rapinik. Ko rapinik chu imuche itoretengee ialen kit nekemoe inamen mung'aret age isich ot chekotobo kerichek chebo sugul akot kit age tugul nemokyini gee kotoreti toreti boisioni akobo komonut

Otindenik chekirakas akobo korotwechu, korotwechu ko isirek ko isirek chu ngonam ngwek ih anan ko minutik alak tugul elenome inei soiti isirek chu ko ngwek ko ngonam ngwek ih ko ome ngwek ko ome ngwek kosuse ngwek tai koyomyo koyam sokiot ab ngwot ak bore katar sokiondonoton kwo age bokonun ngwot. Ko kerutik chenyolu keyai asike kostogee isirek chuu anan simanam ngwek ih ko ngwot konyolu kerib komie ak kebit, kicheng'e kerichek ih chenomegee ak ngwek chuton ih akebit. Ako yan kakibit ngwek ak kerichek ih komonyolu kiam , kikonye akoi kobek arowek cheten kole anan wikisiek kole asikiam ngwek chuton anan kora kimuche ketumchi orek, orek kora keboisien ketumchin kostoi isirek chu ko orek kenyoru en maa yaan kakilal kwendet ngunon bokobusbusit ko orek ih keboisien orek choton ketumchin kimuche ketumchin orek chu asikosto isirek chuton en ngwek

Olekiyoitoo boisioni ko ngot ko momii teksoni kinome keteche koiton ih akinde kit aketugul nemokyini gee koiton ih kou ngunon kinde bechon ih ak kinde elemondoen bechoton yekokeboisien ih ak kinde kerichek ketesyi kerichek chekiboisien kistoen talusik ih en teta ako kerichek chuton ih anan kokoiton kikuren tip ko keboisien keketyin tuga asikochob makatet ab teta kokaranit ih akochabait akotililit akosto talusik anan ko tiong'ik alak tugul chenome teta makatet ab teta.

Bo komonut kerichek chu en biik ab kokwet nyun ngamun ih kerichek chu keboisien kistoo makwekkwek che korut en mbar nekokiminji minutik ih ako kora kerichek chuton ih komuche kobar tiong'ik alak tugul cheka cheome minutik chekokimin. Ako kora kerichek chu kotoreti minutik koii anan ko koii logoek chekoron anan koeechekitun kotoltolekitun koeechekitun.

Bo komonut ngeyai boisioni ngamun boisioni kotoreti koribe beek chemiten ng'ung'unyek akoribe kotwonekitun ng'ung'unyek amoyomyo. Ako kora boisioni koribe nebo ng'ung'unyek koribe koetyi maat komie kokaititekitun komie ako asimo komater kokosan beek ako kora boisioni koribe asimorut makwekkwek asimorut makwekkwek ko ngorut makwekkwek chu kokoekitun ih kotere asista komoityin minutik chu kakimin ako kora ribe ng'ung'unyek kotoltolekitun asikoyai minutik chu korut komie ak koeechekitun komie. Ribe kora boisioni mbar asimabalak mbar ako kora ribe mionwogik alak tugul chetotkonam minutik chu asimorut koeechekitun ih akobose kora tiong'ik chetot korut akoam minutik chuton